Kaendi aneno ka nyadendi moro irwako ne ogudu, mar tieko tiegruok mare e mbalariany ma e gino ma kelo mor e oganda mage. Ka en achiel kuom gigo makelo mor, e kind oganda pile kapile ka ng'ato otieko, somo mare